Thĩinĩ wa MPESA nĩ hakoragwo na ũwathiĩ wa gũtũma mbia, ũgeekĩra namba ĩrĩa ũratũmĩra mbia, ũgacoka ũgeekĩra mbia iria ũratũma, ũgacoka ũkahihinya namba ciaku cia PIN cia thiri iria wĩkagĩra nĩgetha ũhote gũtũmĩra mũndũ mbia iria ũratũma. Na warĩkia nĩ ũguo, nĩ ĩgũgũcokeria message ya gũkũonia kana nĩ watũmĩra mũndũ na marĩtwa marĩa maagĩrĩire, na mbia iria watũma na kana message ĩyo nĩ njega.

Haha he na arĩmi erĩ, mũthuri na mũtumia makĩrĩmĩra matunda ma strawberry kana tũtunda tũrĩa tũnini tũrĩa twa nyakame tũkoragwo twĩ tũnini, nĩtuo ndĩrona makĩmunyĩra makĩrĩmĩra kũmunyĩra rĩa, na rĩngĩ makĩroraga kana he na tũtunda tũĩruhĩte nĩgetha amahote gũtũthengia tũtikaae gũthũkĩra haũ kana kũbuthĩra hau. Nĩ ũrĩmi ũcio marahũthĩra.

Haha ndĩrona tarĩ mũtĩ wa ndimũ, mũtimũ ũhandĩirwo karatathi-inĩ, kuma wũitĩtwo wĩ mbegũ nĩguo ũrathiĩ na mbere na gũkũra na maingĩ gĩcigo-inĩ gitũ ũhũthĩkaga maingĩ andũ mena homa gũtherũkia ndimũ ĩyo ũkanyua maĩ macio magagũteithia rĩngĩ homa, na andũ angĩ nĩ mahũthagĩra na maũndũ maingĩ makũhũrana na mĩrimũ ya mwĩrĩ ningĩ ona kũnina maguta ma mwĩrĩ.

Ingĩruta mũndũ kũhũthĩra njĩra ĩno ya thimũ kũringana na ũrĩa ndĩrona haha, rĩngĩ kwa Mpesa, ũkwenda kũonia mũndũ ũrĩa angĩtũmĩra mũndũ mbia na namba ĩngĩ atekũhĩngĩcithania namba na atekũhĩngĩcithania pin yake na mbia irĩa agĩrĩirwo kũmũtũmĩra nĩgetha ĩkaruta rĩtwa rĩrĩa rĩagĩrĩire. Na no ndĩmuonie ũrĩa angĩhota gũtũma mbia kwa mshwari nigetha ahote kũigithia mbia ciake kũu, agacihingĩra kũu atekũhũthĩra, na rĩngĩ ũrĩa angĩhota gũciruta kwa Mpesa acitũme kwa mshwari kana gũciruta kwa mshwari ũcicokie kwa Mpesa ũndũ mwega wa kũigithia mbia.

Ĩno nĩ ngari ya kanyaga, na ngari ĩno ĩrutaga wĩra wa gũkua arwaru, arĩa mehatĩkainĩ, ĩkamaguthũkia rĩngĩ kũmatwara thibitarĩinĩ, ĩrĩa ĩna mohoti manene ma kũhota gũthoneka mũrwaru ũcio, nĩgu ĩrutaga wĩra o mũthenya ũcio, wa gũteithĩrĩria mũrwaru ũrĩa wĩ ũgwatinĩ, kana ũrĩa rĩngĩ wona mĩtinoinĩ nĩtengagĩra gũteithĩrĩria, kũgũthũkia arwaru acio mathibitarĩinĩ marĩa mena ũhoti wa kũmathondeka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Haha nĩ ndĩrona maũndũ marangenia, nĩ ndĩrona mũtĩ wa mũbabaĩ wĩ na matunda makũrĩte ma mababaĩ na he na mũndũrũme ũnyitĩrĩire mababaĩ macio marĩa matungu o nake nĩ aroneka nĩ maramũkenia nĩ mega mũno tondũ merua nĩ matunda me cama mũno na nĩ mateithagĩrĩria thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Haha ndĩrona igunyũ irĩa ndune ndaihu cigĩthondeka thumu mairio-inĩ marĩa matuĩkaga magũteyo mahũthĩka thĩiniĩ wa mũciĩ, nĩmomacokaga gũtukanio magatuĩka thumu. Magunyo maya nĩmendete mũno tondũ nĩmathondekaga thumu mwega ũrĩa ũteithagia gũkũria mĩmera ona gũkũria irio mĩgũnda-inĩ nĩgetha igatũhe magetha mega.

Haha hena mũrĩmi e na kahiũ na he na kĩruma. Nĩaronania nĩ kĩruma ararenga na kĩruma gĩkĩ nĩkĩega mũno nĩgĩteithagĩrĩria nĩ ndawa nginya yakuhe ngũkũ rĩrĩa ci na thĩna. Nĩ ndawa nginya ya andũ, koguo nĩ kĩndũ kĩega gĩkĩ mũno nĩ mũmera wagũteithĩrĩria mũndũ e na mathina ma mwĩrĩ.